Macini ya gũtinangĩria mahuti mahiũ, kana ya gũtinangĩria ng'ombe mahuti rĩ ĩno nĩyo ĩtagũo shaft cutter. Nĩ ĩkoragũo ĩ macini njega na nĩ ĩteithagĩrĩria mũrĩmi mũno harĩ ũhei wa mahuti mahiũ make tondũ nĩ ĩtigagĩrĩra mĩnoga ya gũtinangĩria mahuti, no ahote gũtinangia mahuti maingĩ na ihinda inini. Ũguo ĩkamũteithĩrĩria gũkorwo agĩtinangia mahuti maingĩ na atekũhũthĩra hinya mũingĩ kana kũnoga mũno. Macini ĩno ĩkoragũo ĩkĩhũthĩra thitima na no njuge nĩ macini njega harĩ wĩra wa mũgũnda na harĩ ũrĩithia wa mahiũ kũrĩ mũrĩmi.

Njĩra ĩno ya gũitĩrĩria mĩmera maĩ rĩ, nĩ njĩra ĩkoragũo ĩĩ ya bata mũno harĩ ũrĩmi, mũno mũno kũrĩa gũkoragwo gwĩ kũũmũ kana rĩrĩa maita maingĩ kũndũ kũrĩa gũtakoragũo na mbura nyingĩ. Ta rĩu haha ũbataraga cuba, no ũhũthĩre cuba nini kana ũhũthĩre cuba nene kũringana na mũigana wa maĩ ũrĩa ũrenda ũkorwo ũkĩhũthĩra kana kũringana na ihinda rĩrĩa ũrenda maĩ macio makorwo magĩikara hau. Ũngĩkĩra cuba nene nĩ ĩgũthiĩ ihinda iraihu no ũngĩkĩra cuba nini no ĩthiĩ ihinda inini. Ũguo ũrabatara cuba haha na ũtuĩke wa kũmĩtheca karima harĩa thĩ, o kanini tu ga gũitĩrĩria maĩ na ũcoke ũmĩige mwena-inĩ harĩa mũmera waku urĩ nĩgetha mũmera ũcio maĩ mau magĩtata hau gĩtinainĩ kĩa mũtĩ rĩ, kana mũmera-inĩ rĩ, ũkorwo ũgĩkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kuona nĩ ũrakorũo ũkĩgucia maĩ mau. na maĩ mau megũitĩka o kahora na matikuoya ihinda inini megũthiĩ ihinda iraihu koguo mũmera ũcio ũgũthiĩ ũgĩkũraga wega biũ.

Ici ndĩrona haha nĩ waru, na waru ici ciĩna nguha. Nguha ici rĩ nĩ cirĩ bata mũno, tondũ rĩrĩa waru irahandwo ciĩna nguha ici rĩ, nĩ ikoragwo ikĩruta mĩri haraka na igakorwo ikĩhota gũkũra narua haraka kana gũthundũka narua. Nĩgetha waru cikorwo cikĩgĩa nguha rĩ, ciendaga kuoywo cikaigwo handũ. No ũciarĩre handũ ikũnia-inĩ ũcoke ũcige handũ rĩngĩ hatarĩ na ũtheri mũingĩ ũguo, nĩgetha rĩrĩa cigũikara hau kwa ihinda kana thikũ kana wiki cigana ũna nĩ cigũkorwo cikĩruta nguha, na rĩu kuuma hau no ũkorwo ũgĩcihanda, na nĩgetha ikorwo igĩkũra.

aah ĩngĩrora wega nĩ ndĩrona mũndũ aah wĩkĩrĩte nguo cia kĩ ũndũire na ena coro arahuha. Coro uhuhagwo ũkĩhũthĩra rũhĩa. No ũthondeke rwĩ rũhĩa rũraihu rwa ng'ombe kana o rũhĩa rwa mũthemba ũngĩ rwa nyamũ ingĩ kũringana na ũrĩa ũrenda. Rũhĩa rũkĩhuhwo nĩ njĩra ya kĩ ũndũire ya gũkinyia riboti, na maita maingĩ nĩ ciahũthagĩrwo mĩaka ya tene rĩrĩa gũtarĩ na indo ta ing'ora, rĩrĩa gũtarĩ na indo ta honi, koguo yarĩ njĩra ĩmwe ya gũkorwo ĩgĩkinyia riboti kũrĩ andĩ. Okorwo wĩ mũrĩmo ũmwe ũkĩenda gũkinyia mũrĩmo ũrĩa ũngĩ, nĩwahuhaga coro ũcio, nĩwahuhaga rũhĩa rũu rwa nyamũ kana rwa ng'ombe na ũgakorwo ũgĩkinyia riboti.

Rĩrĩa ndĩrarora mbica ĩno nĩ ndĩrona, kana kanini, na rĩngĩ nĩ ka rũũrĩrĩ rwa Maathai kana rũrĩrĩ rwa rũgongo rwa Bũrũri wa Kenya. Na kana gaka, nĩ karoneka ke hakũhĩ na nyũmba yao kũrĩa magĩkomaga. Kana gaka nĩ karoneka, nĩkaraikara o mũtũrĩre, ũrĩa magĩikara ona mũĩkĩrĩre ona mũenjere. Nĩ kararutwo o karĩo kanini na nĩkaroneka he kĩndũ karerorera. Ũguo nĩ kana rĩngĩ gakoretwo ke mũciĩ na nĩ karakorũo gagĩkũra na njĩra ya kĩ ũndũire ya rũrĩrĩ rwako.

Ũnori wa tũhiũ ũkĩhũthĩra macini rĩ, ũndũ wa mbere nĩ wĩra mũndũ arutaga. He arĩa makĩũhĩgĩrĩire wĩra ũcio wa kũnora tũhiũ, kũhĩtũkĩra macini, na maita maingĩ makoragũo makĩohereire macini ĩyo yao macini-inĩ maithikiri-inĩ na ĩgakorũo ĩna ihiga rĩa gũgĩthiũrũka rĩa, rĩa kũnora. Na mũgucũki ũria wĩkĩrĩtũo wa gũgĩthiũrũrũkia ihiga ũcio, ihiga rĩu ũkanyitithanio na kĩndũ gĩtagwo matanga ma mũithikiri, na rĩrĩa aratuĩka wa kũnyitithania mũgucũki ucio na matanga, harĩa mũgucũki ũngĩ ũgĩkoragũo ũgĩthiĩte kũgũrũ gwa thutha, agakorũo rĩrĩa ĩrahũra matanga ma mũithikiri ũcio, ihiga rĩu nĩ rĩrathiũrũrũka na agakorũo akĩnora kahiũ na ni ũndũ wa bata tondũ nĩ ũgĩtigagĩrĩra atĩ andũ nĩ maragĩteithĩka ta arĩa makĩhũthĩraga tũhiu thoko-inĩ kana mũciĩ no ũnorerwo tũhiu twaku na nĩgetha ũkihote kũruta wĩra na njĩra ya ũhũthu na ũkorũo ũkĩnyihanyihia mathaa ma gwĩka ũndũ ta gũtinagia irio, mboga, gũthitha waru na maũndũ marĩa mangĩ.

Kaũndũ gaka nĩ kaũndũ kega na nĩ kaũndũ nyonete andũ makĩhĩmbĩria. Uh, ũndũ ũrĩa wakoragwo wakĩwĩta one man band. one man band nĩ band ya mũndũ ũmwe, ũũ nĩ kuuga mũũndũ ũcio nĩwe ũraina, nĩarathaka ngita, niarahũra ndarama ici kana drums icio, niarakorwo bado ena thaani iria kana ciĩtagwo plates, nĩ thaani ici cia uh rwĩmbo cia kĩnanda, ũguo agakorwo nĩwe ureeka maũndũ macio moothe nĩ ũndũ wa bata gũtigĩrĩra atĩ nĩaracanjamũra andũ na kũrutithia wĩra taranda ĩrĩa enayo na gũkorowo akionera mbeca ciake cia omuthenya cia mahũthiro na cia mabata make.

Njĩra ĩmwe ya kũharĩria mĩtura rĩ, nĩ woyaga, no woe nyama, nĩ woyaga nyama ũgacitinangia tũcunje tũcunje tũnini biũ kana he arĩa makĩoyaga nyama icio magacithĩa cigakorũo ciĩ tũcunje tũnini biũ na macini ya gũthĩa nyama. Ũgacoka ũgakorũo wĩna mara, mara mamirie ma ng'ombe marĩa ũgũkorwo nyama icio harĩa ũgũciĩkĩrĩte warĩkia gũcithĩa rĩ, nĩ ũgũtũndĩra mĩtura-inĩ ĩyo kana ĩtagwo mĩtura kana mara-inĩ macio marĩa ũkũmirĩtie, na nĩgetha rĩrĩa ũratũndĩra ũgĩkĩraga gathubu kanini nĩgetha ĩkĩhote kũingĩra kũu thĩinĩ, ũkũmĩcoka warĩkia gũtũndĩra wohe mũico wayo na mĩgoto kana ndigi cia makongo, na rĩrĩa warĩkia kuoha rĩ, ũgakĩrikia kũrĩa thubu-inĩ ĩkahĩa, yarĩkia kũhĩa ũkũruta ũkĩigagĩrĩra igũrũ wa rũtara rũrĩa ũgĩkĩrĩte makara nathĩ nĩgetha yaniara ũgatuĩka wa kũmĩendia.

Mbica-inĩ ĩno rĩ nĩ ĩronania igongona rĩrathiĩ na mbere na nĩ rĩa kĩundũire. Nĩ harĩ muthuri ũragĩtinĩria mutumia nyama, nĩ maroneka nĩ mekĩrĩte matonyo ma kĩũndũire ma Ũgikũyũ. Na magongona maya ta ũthoni, kana kũracia, kana nguraro nĩ makoragũo me ma bata tondũ nĩ matigagĩrĩra ni maratũarithia ũndũire na mbere na nĩ marĩ bata tondũ nĩ makoragũo makĩrĩ rũrĩrĩinĩ rwa Gĩkũyũ na nĩ magĩrĩire gũkorwo magĩkũo, tondũ nĩ watho wa Gĩkũyũ kama mũgĩkũyũ nĩ agĩrĩirwo, nĩ akoragwo na watho ũrĩa arũmagĩrĩra na nĩ maũndũ matigagĩrĩrũo atĩ no nginya mekwo, na nĩgetha rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ rũkorwo rũgĩthiĩ na mbere na mawatho marĩa rũkoragwo namo na mĩikarĩre ya ũgĩkũyũ.

Haha mbica-inĩ ĩno nĩ ndĩrona andũ magĩthandũra mbembe, hena twana tũnini, ona andũ agima arĩa marathandũra mbembe mũthemba wa gathirikari. Mbembe ici marathandũra nĩgetha, ihote gũkorũo, ikĩanĩkwo na nĩguo ciarĩkia kũanikwo cioma rĩ, cikorũo ci cia cituĩke cia kũigwo, kana gwĩkĩrũo makũmbĩ-ini na rĩngĩ gũtwarwo nduka-inĩ cikendio. Na mbembe ici nĩ cihũthĩkaga, kũrũga ĩtheri, no cithĩo mũtũ wa kũruga ũcũrũ, nĩ cihũthĩkaga na njĩra nyingĩ gũthondeka irio cia mahiu, na maũndũ mangĩ ta macio.

Nyeni cia managu ihandagũo njĩra ya kũharĩria natharĩ. Rĩrĩa warĩkia kũharĩrĩria natharĩ yaku wĩ ta mũrĩmi rĩ, ũgakorũoa ũkĩgĩra mbegũ kana ũkagũra mbegũ cia managu na ũgoka ũgaciitithia natharĩ-inĩ ĩyo yaku. Wacihe ihinda rĩa ciumia igĩrĩ kana ithatũ rĩ, ũgacithamia rĩngĩ ũgacitũara mũgũnda kũrĩa ũtemete mĩtaro kana ũharĩirie marima ma gũcihanda. Ũkahanda managu maku na raini kana na mĩtaro. Na rĩrĩa marĩkia warĩkia kũhanda managu macio rĩ, me tũmĩmera tũnini rĩ, ũkamahe ihinda, ũmahe mweri ũmwe gũthiĩ ũguo na makorũo matuĩka nyeni cingĩtuo ingĩrĩo kana itwarwo thoko ikendio.

Karati ĩĩ mĩhũthĩre mĩingĩ kana mabata maingĩ rĩrĩa ĩratuĩka ya kũhũthĩrũo. Ũndũ ũmwe karati nĩ ĩhũthagĩrwo gũthondeka kĩndũ gĩtagũo thararĩ kana salad. Rĩrĩa wathondeka salad ya karati no ũmĩtukanie na dania, no ũtukanie na nyanya na kĩrĩa ũngienda gũgĩtukania. Karati ni ihũthagĩrwo gũthondeka kachumbari na rĩrĩa watukania na kĩndũ gĩtagũo nyanya, gĩtũngũrũ, biribiri, ũgakirakira ũguo na nĩgetha ũtuĩke wa gũthondeka kĩndũ kĩrĩa ũrenda. Ningĩ karati nĩ ituĩkaga cia gũkirũo kana cia gũtinangio no ũgaciĩkĩra gĩtoero-inĩ na nĩgetha igatuĩka cia gũthondeka rangi wa gĩtoero na gũkĩongerera mwĩrĩ hinya.

Ũrĩithia wa ng'ombe cia iria nĩ ũrĩ baita nene, harĩ mũrĩmi na kũrĩ arĩa maragĩbatara motungata ma iria, na makũgũra tũcau. Ũguo rĩrĩa andũ mararĩithia ng'ombe ici cia iria cia ngirĩndi, nĩ makoragũo magĩtindĩka bũrũri na njĩra nene tondũ rĩrĩa ng'ombe icio ciatuĩka cia kũruta iria rĩ, nĩ rĩendagio na rĩkahũthĩrwo nĩ ciana kũnyua, rĩkahũthĩrwo nĩ andũ mĩkawa-inĩ, rĩkahũthĩrwo nĩ andũ kũnyua matuka-inĩ na rĩrĩa ona marabatara breed njega kana mĩthemba mwega wa njaũ nĩ megũtuĩka a kũgĩra kũrĩ arĩmi aya, arĩa marĩithagia mĩthemba ĩno ya ng'ombe na ĩrĩa ĩrutaga mĩthemba mĩega ya njaũ, na nĩgetha gũkũria ũrĩmi wa iria kana ng'ombe cia iria.

Ũrĩithia wa ngũrũe rĩ nĩ biacara ĩmwe ĩkoragũo ĩĩ njega kana nĩ njĩra ĩmwe ya ũrĩmi ũkoragũo wĩna baita mũno, na kana ũteithio mũingĩ mũno harĩ mũingĩ, na harĩ mũrĩmi. Ũrĩithia wa ngũrũe nĩ ũtigagĩrĩra atĩ andũ nĩ marona mawĩra, nĩũtigagĩrĩra andũ nĩ marakĩgĩa nyama cia kũrĩa arĩa maragĩbatara kũrĩa. Nĩ ũtigagĩrĩra andũ nĩ maratuĩka a gũciarithania ngũrũe na ikaruta mĩthemba ya ngũrũe cia mĩthemba ya ngũrũe irĩa marabatara. Na ningĩ ngũrũe ici no cituĩkaga cia kũruta kĩndũ gĩtagũo sausage na ngũrũe ici ciaruta maũndũ macio mothe kana ciarehe maũndũ macio mothe rĩ, moimĩrĩra nĩ atĩ biacara nĩ ĩgũkũra na wĩra nĩ ũgũkũra na ũrĩmi ũyũ nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũkũra.